Nitiere dichuo moguom kobuonjo kendo koruako wuoche marateng' long' marateng' kod sati bende marateng' gi saa manyilni elwete tera bende oruako e lwete koracham. Aneno kanitiere bende yanya momako kuma oguomieno. Oguom korango picha to oguom komako nyanya ong'ad bethene gi maber itgi bende opang maber to mae chalni en picha mar ranyisi mar kaka onego bed ni ipuro nyanya gima timore en ni nyanya gi osepur mose pidh maber mose ket thenge eiyo mamiyo koro gichalo mabeyo marobede miyalo ket ka ranyisi ne jok moko madwaro timo puro mar nyanya minyalo ket ka ranyisi ne jogo mabende nyalo gombo neno kaka nyanya kuma nyanya aegande. Nyanya ok kwal, nyanya ok two, nyanya ok chwe ka koth, nyanya en chiemo mipuro e mor nyisowa e pichani nikose pur nyanya to koro onyalo wuok maber pod gin nyanya marolumbe gibiro chiek to gibedo nyanya makwar ha makoro oseromo tedo chiemo mamit

Ber mokuongo en chak, mamiyowa teko, konyo lekewa kod choke. Lak kod chogo maratego kelo ikelo gi calcium ma bende yudore e chak ma wuok kuom dhok. Mar ariyo en owuoyo, owuoyo mar dhok tiyo e puodho kaka mbolea medo lowo nyirni makelo chiemo e gimoro amora mokom e puodho, obed oduma, obed njugu, obed rabuon, omiyo mokuongo owuoyo mar dhok keto rabuon mamit ahinya. Omuoke bende wuok madongo dongo ka ng'ato otiyo gi owuoyo. Mar adek en pien, pien dhok itiyo go eyore mopogore, loso lewni, loso wuoch, loso bunde mopogore opogore. Ber machielo miyudo en ring'o. Dhiang' nigi ring'o to ji mang'eny ohero ring'o. Ring dhiang' inyalo thol, inyalo chuak, inyalo chiel achiela e mo to kata inyalo wang' pep. Kogno kata tiend dhok igologa to iloso godo glu makonyo e mako gik moko e ofise ebawo gik moko kata e street mag Kenya.

E aluorawa mokuongo nitiere bepe mipayo, kosepa tigero go od dhiang', od dhiang' iluongo ni kul. Kul ikete dhok to itweyogie gi uno. Makoro dhiang' ok nyal luorore. Basto ka osekete gi uno to itong'o matindo tindo. Mang'eny ahinya iyudo ka thuolo mang'eny ji tiyo gi rabolo ema ing'ado to itong'o matindotindo gi ojala. Raboloni ka osetong' to iketo ne dhok mondo ocham, iwenegi kanyo maonge ng'ama nyalo miyogi nikech ka itemo miyogi gi lweti to dipo ka dhiang' lekene orego kogno kata lith lweti nikech osetong' rabolo matindo tindo. Kuma nitiere e aluorana iketo dhok, nyiroye iketo thenge gi ruedhi, gi dhok mamiyo mopogore gi kaka kae aneno ka nyaroya nitiere e kul achiel gi dhiang' madhako nitiere nyaka ruath maduong' madinge biro karateng' biro mondo ochiem kaachiel kod nyiroye. Bende aluorana, dhok inyalo mi chiemo kotwe gi tol, inyalo wegi gidhi gichiem e dho wath kata edho nam kuma rawo

Aluorawa ng'enyne ji ne gin jolupo mamako rech, kendo ne joma ne pidho dhok ne gin joma tin, joma nok ,joma puot ahinya. Kata kamano gi ndalo aneno ka gweng' olokore ji tinde kawo dhok to pidho. Ka chon ng'ato ne iyudo ka ne opidho dhiang' kata otwe jamni to ne en mana tij ring'o, irito liel mondo oyang'e, irito arus moro, irito nyasi moro mondo dhiang'ni olok soup. Tinde nitiere joma opidho dhiang' mar ber mar dala. Mano e lokruok ma osebetie. Mar ariyo jok moko pidho dhiang' mondo ogol agola owuoyo, jok moko pidho dhiang' mondo ogol agola chak. Koro dhogi kosega chopo ndalo magichiegni tho to iusogi, ok chamgi e dala kanyo nikech jogo ok opidho dhok mar mondo gichiem godo. Gima olokore kendo en ni niiere thieth manyasani, dhiang' ichuoyo sindan mondo okony gi dhaw kata giked gi tuoche. Sani igero negi kul maber mopogore gi chon mane dhiang' nindo aninda e laro itueyo etie yath moro, to iweye kanyo samoro koth goye otieno, gimoro amora matimore otineo yude oko kanyo. Tinde gin gi ute mabeyo beyo moloyo chon.

E aluorawa diek iweyo ka osenyuol mondo gibed gi nyithindgi mondo gidhodhi samoro bende nitie nyithi diek nyidiek mikawo to imiyo chak kod chupa mano kapo nono ni min gi tuo moro ogoyo apoya nono kata samoro min gi onegi oyang'e nikech wach moro nyo owuok, mano ochuno ahinya. Samoro min gi bende inyalo lok omenda eyo mar uso. aDiel mokawo ndalo mang'eny ahinya kata wuon go orango ni nitiere gombo kata dwaro moro mowuokie to nyo onge yo moro monyalo konyrego. Koro nyithidiek ikawo imiyo chak eyo mopogore opogore, jok moko miyo chak gi chupa jok moko kawo gik nyithindo mag dhodho man gi raba edhogi koro iyudo ka diel dhoth mana ka gima odhodho thund min gi. Aluorawa bende iyudo ka nd'ato kawo diek samoro ipidho gi kaachiel kod rombe, ji ohero riwo diek gi rombe, okaw gi oketgi e kul moroachiel koro kul mar dhok opogore kaeto jamni matindo bende ikawo to ikete ekul mopogoe koro yudo ka ng'eny ji riwo, nyuando diek gi rombe ekul mopogore koro nyi diek otwe ginyirombe

Gima okuongo makelo mor en nyako ma omor. Ogo picha gi dhiang' ma jaber ahinya, koro gi mar ariyo makelo mor en ni dhiang' jaber kae ma inyalo weyo mana ni en muvi, dhiang' chwe ma nyaka kokene obarore nimar dende pek ture, dende ohinge. Dhiang' ler kae dher ler ma we wach, nitiere nyaka chiemo lum moti kae be nigi en lum mang'eny kod afya ma kata ka dhiang' ochamo to dhiang' dibed maduong' yawa. Ma meda mor en ni picha ogo picha maler mogolo polo karambulu kendo en picha manogo mana ni mondo oke bed ranyisi mar pith mar dhok. Nitiere chuma moket e ng'u eum dhiang' makonyo golo dhiang' kamoro achiel katere kamoro kaa kod kacha. Koro sudo dhiang'ni en gima yot ahinya, ikawo mana uno to iketo e chuma moket e umeno to bas, dhiang' luwi aluwa kumoro amora midhiye, kendo ochal dhiang' mamuol. Dhiang' ma inyalo go godo picha kamae ok en dhiang' dhiri ji gi wiye mapek ni, ok en dhiang' manyalo hinyo ng'ato koro ng'ato ok luor mar goyo kode picha.